nkopisini e sirkali nindim nitumie enkipande, cdf ontokitin kulie tokitin kumok esirkali

enchetare naloito dukuya egirae ashetisho aitumia imbaoi

entasarat namirta irmaembe ,irnyanya ,ifakadoni ,irmaisurin ee irmashungwa etii ndimu etii impeerani netii nkikapuni orpoopo ontasati nara uni.

kanyor ena bae tenkaraki kitudupaa orkerereti lorkwak loltunganak

Adolita intasati nagira amirisho amir ihohoi ,irmaisurin ,inyainyangak ,ilamirak loo maua ontasati nagira aripisho opilipili emiritae

Ekiturr engumoto nikipik empolea.,nikipik olchani, nikinukaa ,nikibukoki enkare .

Ee kadamu agira aiguranie inkera e sunday school te kanisa kingira arany ainguranie niche aitiship amu tenedol inkera ingirara adala naa keshipa ninche oleng

Ene tipat amu ore ilaasak loontukutuki naa keyaki irmareita leenye iropiyani nemeitokini atum irkijanani lomanimanaa ake meeta naasita te murua neyiolou sininche ainguraki ate

ore ene dukuya naa kajoki pee elo aitayu ormukong ,neirirr neirirr pi metaa mpit ake natii naiteru autaki eniko tenishet emukeka.

Ene tipat amu ore ninye ene dukuya naa keyiolouni nkarn oltungani neitoki sii ore peitoki oltungani ashukunyie ina sipitali naa keleleku netingoruni empalai enye we emoyian apa naata we enikoni tenesujari.

Ore passport naa enooltung'anak loopuito nkulie kuapi ashua iloogira aajing'u ena kop. Naa ore enedukuya naa keisho kelaakini iropiyiani peetumoki oltung'ani anoto.

Manyor ena bae amu ore te siadi naa kitoki alotu ainyial osesen lino enkomom ino

background noise

Kadolita e skeleton enkaina oltungani ootoshoki empisha e x-ray

keima inyamalitin osina elayu endaa naitotie inkera ashu enanya maate. naa ore enaikoni naa peretuni ninche aisho esiai naas nalaki iropiyiani washu enaitaki ate iropiyiani

ilcontractani ogira aosh entumo enye maate eneiko teneshetu ina toki naingorita te tv

ilaasak lenkampuni e naivas ogira airorokino ,nibungita olikae enkika, orbene otii irnyanya osukuma nibungita olikae enatii tissue

kenyor ateyier nkiri ormushele ,kwashen, enkum tenebo oshai omotorik

Kenyori ateyier ormushele ,neyieri inkiri naifraya onaapejo, neyieri inkwashen ,neyieri motorik, neyieri shai,,,

inkajijik naa teshetaki tempukunoto sidai oleng.

Enkitukuo oo inkilani najo pee elo dukuya.

kadamu ajo kayieu naok suda naji ene coca cola

Ore ele naa kipchumba murkomen oitasheki eseriani tolosho le kenya naa enetipat amu kisho metaa ketii eseriani enkop.

ore dupoto e dukuya entomononi nanuta tenelo aduare oldakitari naa keyiolou hali enye wenekerai oo bata natii enkishui enye wenkishui enkerai enye.

Ene tipat amu , ore orekereri naa ene tipat eneyiolou oltung'ani aiteru aa kiti ,ometaa botor pee etumoki atuutai neyiolou imbaa naifaa ,naishiaakino neas oneme shiiakino neasi

Ore ena siai naa graduation enkerai naidipa university ninye osirua lenye ele keking'as oshi aapuo aanya osirua te sukuul aduaki emasho enye neitokini aaponu awok shai enkishooroto enashe tenkang enye.

Imunyi nagira adaa anay nkujit